Kore SHA naa mee ne tipat to losho le Kenya tankaraki kore paaku keibisiong' ltung'ani neata nia bima e SHA kore naa peejo shomo sipitali nemeishori naa mbaare nayieu ninye kake kejokini meas lmutandao siai o nkata nikijokini meatae lkeek te sipitali tanaa sii ilo naa atum emeas naake lkitarrini siai. Kore sii nkae kata ijo shomo nikijokini eitu epik sirkali mpisai atua lmutandao le SHA naaku naa kenare nelo ltung'ani aitai mpisai to lbene lenye pootum naa SHA ataasa siai. Naaku naa tankaraki nia paajo nanu measita ale mutandao le SHA siai te Kenya amu tanaa duo keasita ankata naa ea kore ltung'ana pooki oata nemopuo naa ninche aalau mbaare too sipitalini pookin e sirkali naajo enchom.

oree eetai inkiboorot too sai embakinot e sipitali naa nchere tengaraki oree naa peeku kepalari iltungana moshomo adol itamoyia tengirakata esipitali nepuo naa ninche aitanyamal naa eramatare eatuo e sipitali amu keloo naa ometaa keti rules ebaki keyiou nedol iltungana kaarie naa kelo naa nepiki nyamali naa lomoon le usalama tena sii le seriani tiatua sipitali amu metokii naa ayiolou iltungana oponu ebaki ninche naa ketar iltamoyia naa embae naijo ina oree sii enkai naa ketaa ilkitarini enkata enye natoni naa ake ninche oltamoyia peetum ninche atabaaak lelo tamoyia metii naa kulo tunganak kulie laijo raia atua ward neeku naa tenkaraki ina neetai iisai naitengaki ashuu naa naatipikaki kando naashe na iltunganak aponu adol iltamoyia lenye neetai isaii nemeponunui naa adol peetum naa sipitali ataasa naa ninye embae enyenak netum sii ilkitarini enkata naponu abakie iktunganak metii naa kulo tunganak kulieatua ine